Naũndũ wa gũtiga atĩ nĩtwatarĩrĩra matukũ wega, ma gũtega thamaki, nĩgetha tũgacihe ihinda rĩacio gũkũra na kũgimara, nĩgetha ikinye kĩwango kana ũgima ũrĩa mũiganu, wacio gũkorwo igĩtegũo, narĩo rĩu nĩ ihinda rĩa kuma mĩeri ĩtandatũ gũthiĩ naigũrũ. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa tũgũtega thamaki, nĩwega tũkahũthĩra neti ciĩna marima mariĩ, nĩgetha tũthamaki tũrĩa tũnini tũtikae kũgwatio nĩ neti icio, na kuoguo hĩndĩ ĩyo, neti thamaki itigũthira, iria itarĩ ngũrũ na iria itarĩ ng'ima itirĩ hingo irĩnyitagũo.

Hĩndĩ ĩrĩa thirikari yekĩra mawatho ma kũgirĩrĩria thamaki itegwo matukũ maigana ũna kana ihinda rĩigana ũna, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga wĩingĩ wa thamakĩ thĩiniĩ wa thoko ũkorwo wĩ thĩ na kogwo thogora ugacenjia na njĩra nene mũno, ũkagĩa goro. Ningĩ nĩ kũrĩ magoti marĩa thirikari ĩrĩhagia, na magoti ma u nĩmatũmaga o na thogora wa thamaki o naguo ũhaice. Magoti matiganĩte ta igoti rĩa gũtega thamaki, igoti rĩa ũkũi, igoti rĩa kũhehia, magoti ma u mothe nĩ matũmaga thogora wa thamaki ũthiĩ na igũrũ na njĩra nene. Ningĩ thirikarĩ nĩ ĩcokaga ĩkarũgamia mũigana wa andũ arĩa maretĩkĩrio kũingĩra thiĩniĩ wa iria nĩgetha magwatie manyite thamaki na ũndũ ũcio no ũtũmaga ningĩ thamaki tondũ wĩingi wacio thĩiniĩ wa thoko nĩ wanyiha igĩe na thogora wa igũrũ.

Mahinda marĩa mũndũ aikaraga akihũthĩra maguta kana ngarama ĩ yo ya maguta ma kũruga nĩ ĩnyihaga mũno tondũ wa hũthĩra thitobu icio cia kũiga mwaki ũkoragĩrĩra rĩũ ndũnagũatia thitobu kana ndũnahũthĩra maguta hĩndĩ ĩrĩa ũraruga. Ningĩ o na ihinda rĩrĩa ũngĩhũthĩrire kũruga ihinda rĩu no rĩa honokio, na koguo ngarama igakorwo nĩ yakorwo yacoka thĩ na njĩra nene.

Rita rĩa mbere gũtubĩra nĩ ndarĩ na guoya mũingi mũno wa gũtonya maaĩ-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa ndatonyire maaĩ-inĩ, nĩndaiguire ndanjia kũmaka mũno na thakame yakwa ĩkĩanjĩrĩria kũhaica na ngaremagwo nĩ gwĩka ũndũ. No thutha wa kahinda nĩndacokire ngĩigua nĩ ndanjia gũkena na nĩ ndanjia gũtherera maaĩ-inĩ na ũndũ ũcio nĩ wangenirie mũno mũno na ũgĩtũma nginya njĩgue nĩndĩrĩkaga ũguo maita maingĩ.